Mokuongo imoko mach, ka isemoko mach iketo pii moromo e sufria then irenjo e kendo. Kiserenjo e kendo irito mondo pigno oikre, kuom dakika abich nyaka abirio, ka pigno oseikre, ionjo moo ei wiye mondo, ionjo moo gi chumvi e wiye, bang onjo moo gi chumbi e wiye, iluowe koro chiemo no kuome, then iruwo mondo giruwe maber moo gi chumbi gi chiemo mondo oruwe maber mondo gibet ni moro nigi moo to kamoro onge moo. Bang kanyo irito kuom dakika apar nyaka apar gariyo mondo pigno oduon maber, aah, chiemo no otuo kik bedgi pii mangeny. Alafu i hakikisha ni chiemo no ok odhiek ama ok owang gi piny

Madi go en pesa ma wachulo ewi hola mawakao kuom kampuni ama kuom ngato ,awach ni wakao hola mar siling eluf achiel, siling eluf achiel ni wadhi chule, wadhi duoke bang dweche adek. Koro wawach ni bang dweche adek wadhi duoko aluf achiel mia abich. Koro mia abich ni en pesa mamalo momedre ewi pesa mane wakao cha. koro mano ego ema iluongo ni interest, ma pesa momedre ewi moro ma wakao cha ,marito seche ma wabet gi pesa no